Hena Kamarũ ainĩte mũhiki wa mĩkoci, kwĩna Joy wa Macharia ainĩte mũndũrũme nĩ kĩea, na kwina John De-Mathew akaina wee gĩthiĩ tũcemanagĩrie bara.

Haha haroneka andũ mabangĩte raini na mathandũkũ ma kura mbere yao, ũguo nĩ kura maraikia magĩthura mũndũ ũrĩa mekwenda amatongorie nĩkĩo maraikia kura.

Aini arĩa njũĩ kuma rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ni Samido, Jose Gatutura, Waithaka wa Jane, Sammie Irungu, Sammie K, Naite K, Wanja Asali.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mũndũ ũragĩtwo, akĩgeria kũraga nyamũ cia gĩthaka na gũciruta mĩguongo, nĩguo endie mĩguongo ĩyo, one mbeca ciakũhũthĩra.

Haha haroneka nĩ abithaa a borithi, na mũingĩ, makĩgeria kũrũrũngana kũgacĩrithia kĩhoto kĩao, abithaa a borithi nao makageria kũmatigithũkania na njĩra ya gũikia ndogo, na kũratha rithathi na igũrũ nĩgetha andũ aya matige kũrũrũngana.

Haha ndĩramenya Mary Moraa, aya marutaga wĩra wa gũteng'erera bũrũri witũ wa kenya. magathiĩ nja wa bũrũri makageria gũcĩdana na mabũrũri marĩa mangĩ, makahotana magatũrehera ngoga.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ mathikabu a kanitha matĩganĩte makĩruta mawoni mao megiĩ bũrũri-inĩ na mũno mũno kũruta mahĩtia thirikari-inĩ na kũrũnga thirikari harĩa yoneka kayeka mahĩtia na kũrũwĩrĩra ihoto cĩa andũ bũrũri-inĩ nĩguo magĩkorwo makĩheana mawoni mao kũrĩ media.